Ndĩreciria ũrĩa andũ a wendi mwega a kuuma bũrũri wa nja, mara marathomithia ciana ciitũ, kana maronia ciana citũ gũthoma, tuuge okorwo nĩ gũthoma tũrũgano mabuku-inĩ, kana nĩ gũthoma mabuku mao marĩa mabatie gũthoma nĩgetha mathiĩ nambere na kĩrathi kĩu kĩngĩ. Ngona ũrĩ ũndũ mwega tondũ nĩ makũmenya gũthoma na makorwo marĩ andũ mena gĩthomo gĩkinyanĩru mũndũ rĩrĩa ahota gũthoma na kũmenya nĩkĩĩ kĩu athoma, nĩ agũkorwo ena gĩthomo gĩkinyanĩru na andũ a wendi mwega magĩteithie ciana tuge okorwo nĩ cia icagi-inĩ gũthoma tondũ kaingĩ nĩ ũkoraga nĩo matakinyĩirwo nĩ ndeto ta icio, nĩ ũndũ mwega.

Hena aruti a wĩra a kambuni, arĩa makoragwo magĩteithĩrĩria ageni arĩa maroka kambuni-inĩ kũmonia obici iria marathiĩ gũcerera, kana okorwo mauma na mĩcemanio na anene, nĩo meraga andũ mathaa magũcemania na mũnene, kana ũgakora nĩ mĩcemanio ĩrĩa anene menayo nĩyo maramera ĩ thaa cigana, na mũno mũno nĩ kuonereria ageni a kũu, tuge akorwo nĩ ta mũkawa, nĩ andũ akuonereria kana akwĩrĩra ageni a kũu rumu iria magũkorwo magĩikara. Haha hena ageni macereire tuge kambuni o ĩyo, tuge okorwo twauga tũtũmĩre mũkawa wĩ ta ngerekano itũ, ma haha nĩho makũheo cabi ya kũrĩa marathiĩ, merwo maũndũ marĩa me kũu nyũmba-inĩ yao, kana harĩa ageni acio mangĩgĩa ciũria makũria andũ aya mararuta wĩra haha mbica-inĩ ĩno.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ nĩ kuona, ũrĩa bũrũri witũ ũthiĩte na mbere hakinya nĩ maũndũ ma tekinoronjĩ, maũndũ ma ndinjito, na nĩ ũkwona haha andũ maratangĩkĩrwo gũtũmĩra mĩtambo ya kompiuta, tondũ kompiuta nĩ ũgũkora ĩna nĩ ĩkũiga maũndũ, okorwo nĩ rithiti kana okorwo nĩ handũ ha ha bengi-inĩ nĩ ũgũkora maũndũ marĩa mũndũ mothe ekĩtwo maigĩtwo hau ,na mbia ciake maigĩtwo hau kompiuta-inĩ. Ũngĩenda kũmenya no karatathi ũngĩrutĩrwo, ũthiĩ ũmone, hena nĩ ũkuona bũrũri witũ nĩũrathiĩ nĩ ũkũrĩte na njĩra nene mũno, tondũ andũ matirabatara kwandĩka thĩ rekondi cia kĩndũ, ciothe ciraigwo hau kompiuta-inĩ, na mũndũ abatara no gũthiĩ kũrutĩrwo nĩ mũruti wa wĩra akona, nĩ ũndũ mwega na wa bata mũno, na nĩ wagĩrĩire tondũ tũrathiĩ o tũ, tekinoronjĩ nĩ ĩrathiĩ ĩkũrĩte na njĩra nene mũno, na nĩ tũgũkinya handũ tuuge maũndũ mothe marekwo na na tekinoronjĩ o ũguo bũrũri ũrathiĩ ũkũrĩte.